Ore naai imasaa naisul naitanaya enkisuma toosukuulini enkop ang' naa eyieuni mbukui tenkumoi neyieuni irmalimuni o ndarasani amu eya ninepu sukuul naa kumok nkera naa kuti indarasani neeku naai metoshea inaduo kera darasa neeku metumi enkisuma, misumai naai tesidano neeku ajo nanu inche naai imasaa najo pee pee eetai naa.

Teniosh entumo toowuejitin esirkali nijio Uhuru Park naa kebolokino kila oltung'ani naa pesho sii enjing'ata meeta entoki naitalakuni pookin ake entoki nayieu niata oltung'ani naa enkipande ninye ifaa piiyata naai naa nirripie naai keon.